Ndeciria ũrĩa ngũnyua soda ĩno. Nĩ ĩnyotoraga mũndũ na ningĩ nĩ ĩrĩ ngaci. Ona nĩ ĩrĩ na cama. Ona ndeciria ũhoro wa ũrĩa ĩhũthĩkaga na njĩra nyingĩ. Ta ũthoni-inĩ, nĩ ĩhũthagia ngarama ta ya ũrugi wa cai. Thabarĩ-inĩ, nĩ ĩhũthĩkaga mũno kũnyotora, ona ningĩ nĩ ĩrĩ na ũikaria, ti kĩndũ gĩthũkaga naihenya. Ona ningĩ nĩ yarehire ũthii wa nambere. Na ningĩ nĩ ĩhũthĩkaga harĩ andũ othe tiga andũ arĩa arũaru.